Ni ko baetab inguroniik, ko kiit nekararan missing, amun nguronik kotoretech en oratinwek chechang. Netai kenyoru keturek chotok cheimuch keboishien en imbaroonok kegolen. amitwogik alak. kitage netoretech inguronok kokonech beindo nenotok kokaroron en borwekyok amun chamat missing i,toretech kora inguronochu kenyoruun rabisiek cheumuch ibakialdaa icheget kenyor rabisiek sikemuch kotoreten gee keyai tuguuk aalak chechang cheterter, ako ingomiten inguronichu komoche napasi nekiten momoche naapas neo, ak momoche boishonik cheechen. Noton anyun indinyoru kosiche kasit biik alak kisire kiboitinik akoe en amitwogiik komooeme amitwogiik chechang, amu icheget kwome amitwogik chekakobois en oldage

Ogere teta ak moita che miten kibagenge. Ago indile iger kelyek chebo moita ko nygisen kot mising agot ngandan kotokeiiyei moiton. Kit nebo oeng' ii, ko eng tanyi koto koiiye komotinye murungunt chego che chang ngandan koiye noton en nguni. Nibore igere tanyiton kora ko tinye kinaik ago tinye kora moet ng'weny yubo uh koroito age ne iboru kole kirgit. Ko choton tuguk choton chebo kwong'et che kagomilan en pichainito.

Ribetab ng'echirek ii, ko kit nebo komonut mising en kokwenyon. Niton anyun ii ininyoru ng'echirek komuch koaget ichegen en tirita neo mising. Soiti, echek kepcheopchei tirita koik sehemu che ter ii asikomuch koageten raa ireyu, betut age ko ageten oldo age. Ye ityo ye kakwaget ng'echirek, kotam komi ole imuch koen beek. Ko kor kawek en lang'at, kotamkechope kot ne rue ng'echirechutok nemotinye ng'weny, ne kagisolot kidogo asi maimuch icheget koruen uchafu chechwaget che koinemu en borto ago noto kotoreti simagitin konam mianwogik che chang en kelyekwak. Ng'echirechutok ii, kotoretech amun; konech rabinik ii, mauiy ribset ii, ak moboishen tuguk che chang, icheget ko ame suswek en tirita ak kwame agot marurek ak tuguchoto che kabit. Mauiy ribsenywan ingiroktoen kiyagik alak.

Mwalimoek ii ak kipsomaninik ii, ko miten en rusa inguni nebo arawetab angwan ne koi mising, ko en inguni ko kiit nebo kamanut mising ii, ko koib kasarit ak kwo rusa kotech kasitab gaa, en konetik ii anan mwalimoek ii, koyoe boisiosiekwak, chebo imbar chebo kiagik ak tukuk alak, ko eng kipsomaninik ak ichek ii ko nitok kasarta ne kararan nemuch kotoret lagok sikikwak ii en boisionikab imbar ii ak boisionik che terterchin sikomuch koip kelchin en sikikwak ak komuch kora koboisien kasaratok eng koek kasarta ne mie nemayaat tukuk choto che konu asenet en injereyuno, chuto tugul ii koyoe konetik ak kipsomaninik ii komait keyat sukulisiek ii che kakoitat kobek betusiek en inguni.

Tuguuk chemokotiin yomoche chito kochut ecitizen i,konyolu kotinye ecitizen account, kosigeat account nebo ecitizen konyolu itindoi kipandet, nambaisiek ab kipandet, nyolu kora ikoite kainengung netai koukit neu en kipandet i,nyolu itinye baruet nemingiin nenwach notok nekiboore email address nemuch kiyokchineu tuguuchuton. Konitinye baruani nitok nenwach Nebo email koyoche komuch koverifaen bichun kole nengunget. Ak kit notok nebo mwisho neletu nekimoche ko nambaisiek chotok chekuket chebo simoit, ikoite, yekeikoite tuguuchutugul ko imuch iboishien soetab ecitizen iswee boishonik chechang chekeito serkalit kou kipandet

Kit neogere en yu ko imbaaret nekakiteem, en ireyu, yeityo kageteem I kebir lainisiek choton cheyeechen chekapangan lain. Koni lee igeer koun chobot reminder komoche komiin tuguuk en imbaar yuton yu kakoteem en imbaarani. Ak en tabaan kora kegeere paipusiek cheimuch komong en yoton. Netogu kele bongoni temindoni koroon koboishien beek chon kisochinn che kikuuren drip i,kotoreten tuguuk che wendii nominee en lainisiek chutoguu en imbaaranitok

En yu akere kiagik che chang che kirukik anan ko chemokikee, che kapangan lain komuch ako amangu ale aketos, ko kakindechi amitwogik tai ireyun sikomuch kwaketio tugul, kiagichuto kora kotoku kole kirukik chotok chebo panyek, karon kaalda temindet koba kobo panyek ma che kikee, amun niker ii, ko neryotin kot mising, ko koron chutok ye kakekoito kobunchi panyek ii, amun kor kotinye icheket kiloisiek che chang ii, komuch kowekchi kiy temindet ye kakomuch kwalda inendet.

boishoni ko boisheet ab temisheet, ago tuguk chogere ko temindeet negomiin byaasinik choton chegoo kororon ak ogere koraa ketunguik chemii ireyuu chegagimin, koo ngeyai temishooni kotogu kele igochin kelchin temindonii yemuuch inendeet karoon kwalda byaasinik iih um aah sigomuuch konyoor kelchin nebo rabisheek, ketunguik chu koraa komuch kwalda inendet iih anan komuch koboisheen en kaa kochoben omitwogik, ko tugul en tugul kotogu kole koor komuche konyorchinegee temindet rabisheek iih yegakwaalda omitwogiik chuton chebo imbareet nyiin iih anan komuch kotoretengee koboisheen koraa omitwogik chuton en konyiin nemomuche kwaleen oldo agee kogonu kiit negiboree um eeh um kogaroon kotoreti komomii rartaet ab omitwogik en kaa yuton.

Agere kororiet noton neribe temindet ,ko kororiet nii kobo komonut miisik en temindet nii amun ikochin kelchin en tuguk chechang, keljn neta ikerib kororik kokonu icheket chego amun mi alak che kegee, keljin nebo oek ko imuch kenyor banyek amun imuch ke eny akenyor banyek ak kealda, keljin nebo somok ingerib kororek ii kokonu ichenget keturek, keturek ko bolea chekororon chemuche keboishen en imbar kemenin minutik cheter ak cheter ko karan ngalekab ribetab ee kororek amun raisi miisik moibe napas neo amamanginkee icheket amitwogik chechang amun imuch koaget en tirita olee momii kii ak ole Mii ketik che echen .

Simoisiek chechang chebo postpaid kokochin biik Napa's nebo kosich chito simoit amun mokiliponi inguni KO bik chechang, komuch kobiir simoit amun tindo minutes chekokikochi che kibirtoen buch. Ko nitet ngobeeku aarawet i,kokakwo barak Denise che keyoche ochei ngamun koib biik kasartaa neo kongalale en simoit amun kere dakikosiek chekakikochi, kongen kole maimuch kolipan inguni kobaten kibendi keyoche kobore bekuu kasarta konoton neyoe icheget kobir simoisiek chechang buch, chemotoretii kiiy ako chemoboo komonut. Ingionien ak chukan ikoo chukoboishien prepaid biikab prepaid kobegu credit en haraka

Piretab kerichek chebo tuga si kistoen kerbesik en kokwenyun, keyoe en oret ne ter, ne mo ni kogiyoe en ireyu. Echek ketinye kit ne kiguren dip, ne ngoite kila kobegu wikit kogete biik che chang che bo kokwenyon tuga koba yotok ak bo kochut dip inoton ne koginde kerichek, si komuch koundo tiong'ik choto che kiguren kerbesik en bortanywan. Kigeere koroisi notok amun kiliboni rabishek che tuten en teta age tugul inirogendoen inoni ne yoche ial kerichek ak icheng' beek, ak iwigu, si komuch ibiit tuga istoen tiong'ikchoto. Ko kokwenyon keyoe en oret neu non so komuch koityi chitugul ak komuch korib chitugul kerbesik en tuga che chiget.

Boishoni ko ribet ab kechirek ko kiit ne kararan mising, kikatai boishani nganda chechuk ko ki ngeringeng ako kiaribe ing gaa ako kiachopchi ole imuuch kobendate ako aket, kechirek ko moome amituogik chechang kou kiagik chechang, ing kealda komuuch kokon rapinik che chang, kiit nebo kamanut ing kechirek ko irip tililindo si manam mionwogik mising eng kasarta ab ropta ole rue ko nyolu ko tililit

Yaani kanyoo sogindet Eng sugul kotep somanet ap.lakwennyii Eng sugul koteepee kanetik tugun cheai lakwet Eng sugul akocham. somanet Eng sugul

kit neokeree ko ngechirek oeng chekotonosoo ak ngoktoo ak koruu, ak indilee igeer i,kou on tinyee guek ngechirek chuton, Arwet nebo ngoktoo korikyiin konai kole tos nee

Ribet ab ingokaik ko kiit ne kararan mising, kitekchin kot ne kararan ke ka kingoot si mapa tiongik che yaachen koam ingokaik anan ko arek, kora ichepchi ole rue ako ole lokchin maainik sikoek (rahisi) boishonotok

Minet ab ketik ko kararan mising amun kit netai ko ketik ko toreti ko nam ngungunyek si ma la beek, kiit bebo aeng ko ketik ko konu koristo nekararan, ketik ko toreti kasarta nemii tai si mapet ropta bii, che mine keti ko nyoru ropta ing kasarta negoi ak pich che tile ketik komuuch kopet ropta ing kasarta negoi

Akere moita nekakirat en chok ,akokere boyot nekoipchi moita suswek sikopit konetge moita kwam suswek en chekokindechi ngweny.

Amuti kosup oret ne chamat amuu sukulishek ab barak ko inye tarasok che chang mising che imuch ko bet chito kochenge, kobo kamanut ke toret inendet amuu chitug ko makchingei toretet en oret age, nitok ko toreti inendet kokumuch koguiyo mising ako ma bet en betusyek alak

Logoechu yon kimoche kiam ii, koyoche kechill anan ketil, si kobit komong tenderek chebo orit ak kiisto. Ye ityo kimuch kyam chebo barak ii, kogokiisto balalenik.

Ichechu ko aarekab ingogaik chemoche koyeechen, aarechu kindechin amitwogiik bokisitii sikomuch koam, amaisertaa kotumdage komandaa oliin, konitok kotoretii amitwogiik simokimuch kibet anan kewesten

Akere chito neribisi en imbaret nemi marakwek, komuch kotutu timdo noto nebo suswek ii eng marakwek orit si kokochi kelchin korut marakwek komie.

Ageree biasinik chekokiboolu en imbaar i,kinobee kokakindee ginuok cheuon kakinab sikimuch kialdaa bik chekekureen brokaek koyoob reminder, kinoobe ak ketesyii mugungook barak biasinik chechang kot missing

Icheju ko marakonik, ye kogebut ii kebir ii ak kirur. Ye kagotwo kiruree kemaa kabisa akoi koyomnyo, ko ye yomnyo kimuch keal kerichek chebo kukurik en agrovet aknyekingol ak marakonichuto. Ye ityo kinde guniok ak kenab komokowechokse. Ago ibe kasarta ne koi komayachekitun.

Ageree garit Nepo probox nakakindeee pandeek konyiiii parak

Ireyu ogere bandek oeng che kakibel kimelmel. Agobandechu kogimoruryo komye kinyolilyo kokalakatan bandek en machakweg. Chuton ko tienge ole kiu en mbar amun mara mayam ng'alekab rotuba anan ko fertilizer che kigokinde anan komara kitinye tabut keswekab bandechuto. Koniigere komoruryo komye ago nito ko korom kasit kotko ngalekab minset ak imbaret che kiyoe cheu chu.

chang ortinwek che kikechob si kimuch keterter maranet nebo ropta, agenge kokeech tuguk che kikuren dams neumuche kotach beek chechang agobos ngalek kab maranet. nebo aeng ko kimweta biik eng ole oo ngalek kab maranet sikoba ole mi tulondok chemaitchin maranet nebo somok ko kikelechi biik komin ketik en oleba ainosyek si kobos ngalekab ibeetab mbaronok ak ngungunyek yebitu maranet kwage en ematinwek chebo townisiek ko kokelechi kandoik kochab ngalekab drainage system amu karon karobon ropta neoo komuche koba beek komatonon ,kochuton tugul kobose maranet nebo beek yan kaet ropta en emet

En sobet komi igorwek somogu, chebo: siket, katunisiet ak konoret. Kit ne oboiboinchini mising ko sigisiet amun bitu sobet. Ye igere lagok che mengechen koechekitu, ak koron koyoe boisionik che echen. Kebwa kotunisiet ko kit ne kararan amun ituitos biik oeng ak komuch ko en chomnyenywan kotes emet kochang'a biik ak ko meng'is en kalyet. Ko kit nemoe kogorom ii ko ng'alekab konoret, amun momi chi nemoche koger chi nywan anan kobet chi ne nenywan so ngunon siget ak katunisiet che oboiboinchini en kasar age tugul.

Sikenyor beek che yomotin konyolu kogilge kipagenge itab emet kocheng baibushek che muche konem beek kong'eten oinet agoi ole mi mbaronok. Ne sire tugul komuch kora kocheng kiy ne kiguren generator sigomuch kopir beek komong en oinet kot komoche koit tulonok ole mi mbaronok. Ko chuton tugul kobokotoreti koregunetab beek koityi biik. Si koboishen en minset. Ko koron kotoreti ruruutik ak ngalekab amitwogik en emet.

Kokichichet nekienyeee kechiryet anan kongororek kichichet yutok akotagu

Kanagetab beek kotoreti minutik konyor tigitik che kimen che imuch koron koib ot minerals chemi ngweny asi koityi minutikchuton. Toreti kora en chobetab amitwogik che chopjinge minutik chuto agosich sogek chechang che koron kogim ak komuch koii logoek anan iyotoshek che chang kosir yon monyor beek.

Icheju ko logoek che kororon mising. Che ye kogebut en ketit kimuch kiun ak kyam kotugul koboto tenderekyik chetinye en orit. Nootin mising kotese korotik en borto logoechutok chu minotin.

Kerrio kiagiik kopa kamanut missing amun konuu chegoo ,rapisheek chechang kealda icheget

Ichechuuu agere kongamiok cheginagai peeek Eng emet nemamii peeek AK susweek koyacheii kocheng chichiii olemiii peeeek sikokachii

Ireuuu kobaruu aineet nekingemak Eng tekseeet ap kariik

Iyomunee chorwenyun, kikoik betusiek chechang komokituuye, ak kiromisenin ochei, Olen iitu ou inyon ikotech en olinyonet ingen kikoik keny is nia. Kikoba betusiek chechang kotomoketuiyee, oko tomokengalal nyon sikemwa ngal chechangq ak kebangan tuguuk choton che kororonen. Ak amwoun chekikosirto chekimakimwa en simoit, ara nan siketuiyen betunon yekeichobege inyoon.

ainet neuni nebarit, neuron dam ketinye nemoloo en korenyon, sanasana ko kikeewerchi samakinik oriit i,Che yon kokoyeegitun kobendii bik ak bak korich samakinik choton. Ngan kora koboishien biik beechuton en dam kobiiten rurutik chemi imbaar sikotoret soiti yon momoten ropta

Ni koboru generator neboishen solar energy nebo asista nekiboishen kebirunen beek che kikebal chemi keringet ne loo missing. Koroito bo generator ak solait ko kararn mising amun toreti biik konyorjige beek choto che tililen che kikebal koyob ng'weny olin loo. Ago mising ko solar nebo asista komotoboishen maat neo amoboishen rabishek che chang ngeroktoen ng'alek cheboishen petrol. Ago kor koganyorjige biik beek che tililen, agonyorji ge kora en olyet noto nemi ng'weny.

Serkalit nebo county konyolu koborchige en chepchebindo nemi barak kocheng boisionik che chang cheimuch konyor biik sikotoretenge en sobet. Imuch kotoo kit nekibore cyber ak koron konyorjinge vijana chemengechen boisionik chechang. Imuch ogot kora kogimit ng'alekap temishet, sikonyorjike biik che chang boisionik en temisiet nebo mbar ak en minutik che terter. Imuch kora kogimit ng'alekap teksetab barabara agomuch kosir biik che chang koyai boisionoto kokor kogochin biik konyor boisionik ak konyor rabishek che imuche ko ribenge en at kai tugul.

Temik che mengechen komuch koboishen agot baibushek anan ko chuboinik chekokirut koyoktoen beek che koron kosou beek kotuten kotuten kobenjin minutik en mbar. Nito koribe koma kibet beek che chang. Oret age komuch koboishen ndooishek anan ko jerican kobagotumchi minutik en mbar beek amun machang minutichuton. Oret nebo mwisho komuch koboishen kit nekikuren baibut neimuche kowendi en chepchebindo nemi barak nekikuren sprinkler. Konito kogorkobite minutik en mbaranoto ak konyorjige beek minutichoto ak koyai komye en mbar.

Chang tuguk cheomuche anan chekimuche kealenan en kokwenyun, cheu netai: ko minutikab mbar che kiramin ingwek cheomuche oldechi icheget che kyome, nebo oeng otinye kiyakik; tuga choto chekimuche kegei ak kor osich chego ooldechi kora bikab kokwenyun. Nebo let ii ko kiratech kit neu tinget ne ng'oe bandek kokor kobwone biik kong'oise ak yeityo kobakach rabinik. Ago choto tuguk tugul che ooldoi.

Mpesa konayat mising kosir Airtel amun kisipketoi eng tai mpesa konaam biik chechang konyor lainishek koniger kora mpesa kokikeyat eng korotinwek chechang ngiger Airtel komiten taonishek cheechen ichegei ngalek ab Airtel money kochuto cheyoe airtelmoney ak Airtel komatanayak said mpesa kora ak safaricom ko icheget kotinyei network nekim nekorikimuchei keyae boishet koibei kasarta nekitikin ngoniger ngalek ab Airtel ko matanayat mising amun eng komoswek alak komi ngwony network nengwai nebo Airtel

Ole ooen biik che kirubekee kochome tumwekab kipgaa. Lagok chechang kobendien kipgaa en olonbo December. Kotumwechutun ii konan en kasarta me koi kechobe maiywek kiisibi mila che terter. Neo kotache biik che echen, keree kora biiik chechang kolelagok che bendien kipgaa konyoru kanetutik che echen ngilewenen ak choto chebo kanisa. Konoto sigeree kotom kostoenge biik ngalekab tumwekab kipgaa.

Tumdab Diwali nebo mohindik kotononjin ngalekap lapoiyet kemong en urityet. Tuguk che miach kemong'ungnen che yachen. Ko nito neyoe biik komuch kobwotyige ak kobwotyige tilindo nebo muguleldo en ng'alekab tomirmiryet ne tilil.

Kenyor pamit ii, komoyoche keba ngalekab County Goverment si kekonin. Imuch iboisie muswoknotetab kasari che bo ngalekab eCitizen iwe ak ichengchikei um pamit ne kemoche kotiengei ye kaiaplayan ii, ipangan ak keit betut neb inyoru nitoni ko kongoek rahisi ngalekab kecheng tuguk keboisie muswoknotetab kasari en atkai tugul.

Boisioni kotogu kotoreti kinem tagatagek che imuch komi beek chuto chu yachen chebo drainage. Kor koginem tagatagoshek choto ak chuboinik, ak kartasishek che kigowirchi biiik. Kotoreti koron koba beek en chepchepindo nemi barak, ago mobit maranet en emet ago tililekitun bechoton che mowendi koron koime agot animals chebo beek.

Ireyu kotogu ko emet ne yamat ne ng'ering ropta mising. Kong'eete biiik kobal keringoik che echen che loen ak konde minutik yotok orit koigu roisi kot mising en icheget yon igonjin beek minutichuton iii ago kor komaiser beek chechang kobendien kogabel asista newendi barak.

Ogere biik che chang kotile suswek anan ko marurek en ole bitat anan ko mbarret neo mising. Ak koyumi kibagenge si kotebi en yoton ng'weny.

Olenjini mogoryot, kang'et obirji kamenyun simoit komoger number komyee, kogor achil neng'ung amun ke nebo mwisho keng'ololi twan. Ko nito anyun asiigere konyo simoit yon imii, nebuch chi negocheng'e atkai en netai kogakamenyun negomoche keng'alal tugun che koyoche kemwa twan.

Minitik Che terterchin komokin key bek cheboishen sigopit koruryo komnye yekimine bandek komokin key bandek akichek bek asigomuch korut komie akonyor nutrients cheyobu ngungunyek choton cheboishen bandek akochob amitwokik ko nyolu kecheng orr neginogen bek bandek choton imuch yon kobet ropta keiboishen baibushek asigobit kerongi bandek amun momokin key bandek bek chechang got mising soiti.

En tuguk choto che kiboishen kinogo beek minutik ii kobo olyet nemi barak, koyoe en temik chemengech kouit koal tuguchoto chetou: baibushek, ak generator, ak chumoinik alak che chang mising. Ko niton neyoe temik che mengech kotienge kityo ropta en minutikwak ichegen.

Imuch ketech tuguk che tou dams, yon koet ropta anan korobon kotoche ge en yoton beek. Ak kit age netot kegonoren beek ko kimuch keboisien anan motketem mbaret soiti keboishen tuguk che kimi che kibo minutik sikotoret ng'ung'unyek mot kobet beek chechang en asista. Kobaten kogonor beek che boishen en.

Ngo chang'a beek en mbaretab muchelek yon kimoche keges muchelek ii, koyoche kebal keringoik che chang anan ko mutaroisiek che chang, che kor kotoreti bechuto komanda ak kong'et muchelek en yoto

Ni ko oret agenge neboishen kipsomaninik chekeguren scientists kochigil tuguk koboishen kilasit neo neyoe koet tuguchoto ak kimuch keger ak konda yon kiyoe chigilisiet.

Ni ko treiit ne tinye kilasit ne kogichob sigebutyi ngwek ak kimch kemaa en asista. Koigoeke ingwechu komayachekitun ak kimuch ekeboisien yon ng'ering'en ngwek en kasarta age. Kebute nguni yon mi chongidap ingwek sigekoneren komayachegitun.

Inoni koboru muratit ne to imuch koen beek tuga en tirita ne kinyoru soiti en emotinwegek che machang beek anan ko ye wo asista. Kebole beek ak kebagach en muratit ne kot kabwa kiyagik anan ko animals che terter kobwone kot koe beek en ireyuto ak tisenke en nyumnyumindo

Inoni koboru kunditab neranik che mengechen che kamanda sang olin ago toreti gee ichegte kololi maat, ak kokwonye kimyet. Boisyoshechu toretige ko kararan mising amun inetege neranik tuguk che chang ak komuche kora koba emotinwek agot chemi yundo ak ko toretge komabit siororto en oret age tugul. Kiy keyoe boisioni en kasarta age ne ter ne kigakib ak biik, keebe kibakesweite kebe camp ne kiloo mising. Ko kor koyach keboisien tugukche kigitinye koyach kechob amitwogik, kekwany en tirita , ak kecheng kwenik, agokiraran kot mising. Ago kigaran amut kigonech kiboiboiechin boisiosiechuto tugul.

Biik che chang ko boishen simoit yon boishen koliboni tuguk chechang. Koniker biikab Kisumu kogicham che libonen simet tuguk che kakyal olyetab rabinik. Konito ne nan kogon taabu amun imuch koger chito simoit ak password ak kor kerebenin simoit anan kealda ama en naeng'ung.

Inoni ko baibai ne yon kogibut ketile ak kinem tenderek chebo orit, ye ityo kewai ak kebal bololiot nebo barak. Kokotko kakararan ago rurot ketilotili komengegitun ak komuch koam biik. Ago tinye komonutyeet che chang en borto logoyanito be baibai.

Boisioni bo minetab ketik en kortinwek alak tugul agot cheo asista kou nii kotoreti mising ye kagochang'a ketik ko koron kogure ropta. Ak ndo yon koet ropta neo mising komuch konam ng'ung'unyek mat kola beek ng'ung'unyek choto che kororon. Kilenchin chitugul bo komonut komin ketik sikotoret emet si yon kimokin key robwek komoigoike. Amun kararan emet en kot mising.

Boisioni keole guniet age neu won bo netit ak kinyiit ng'ung'nyek. Ak kebal keringoik choto che mengech. Kiboisien guniani ye kaging'ol ng'ung'unyek ak mbolea keminchi ngwek che terter ak kinde beek komuche korut ngwek koechekitun en nyumnyumindo komoib nafas mising agot en compound ne ng'ung'et

Chu koboru keswek chebo Kenya Seed Company, chekigiboisien keminen bek en kimosto agenge, ak kemin mosong'ik en komosto age. Mbekuk chuto chebo Kenya Seed kokororon mising amun kegichigil ago ngeyaen minutik igere korurtos mising ingiroktoenkeswek alak che ter. Koen anee achame bek kot mising amun olyenyin komi barak. Ago bo komonut amun kechoben agot, kongorik ak amitwogik alak, ak imoik chebo bek. Ko kororon bek amun ibe, en tuten che koginyor ko kimuch kyalda ak kenyor rabishek choto chemi barak che chang kot mising. Ko iniger mosong'ik ko beinywan komi ng'weny kora.

Iboru pichait sigirokche mengech anan ko arekab sigirok che mengech che kagirat en pii yuto. Ko karan ngerib sigirok amun koron koyechekitun kemuch kiboisien kelaaen beek en oinet anan koboisien agot temik sigiriet koiben mosiget komong en oldo agenge agoi age. Ko bo komonut mising sigiroichuto kegeere.

Inoni ko baetab nego. Kararan mising ingebai nego ago ingiker agot ireyu, ko kiteki chichi nego koot noton ne kararan ne imuche kuruen nego ak kimuche kibaaen. Nego che kigere en yu ko chonbo olyet nemi barak ago choton chonbo chego ichegen. Ko nginyon keyai ripsetab nego kokararan amun kinyoru rabishek che chang ye kioldo chekab nechuton, ago chekwak ko bo komonutiet mising en borto ago nyigisen kot mising. Otinye agane nego cheu chu ch eoborchini gee asikogonech che imuche koee lagok amun kogile tese immunity en bortab biik che koluu chechoto.

Inoni koboru baibut ne kogiboisien kebamben beek che yobu kirait, keboisien solar. Ni komile biik amun baibuni koromu beek che muren en bagetit agowek choto kora en baibut noton kot mising.

Yu akere chito ne kasai neu bomori nemiten kongote ngotwenyin koboisien ketik, si kongotak komie komakochute kiagik anan ko tukuk alak tugul, ko nito ikere kachop bakoinik sikoter ole kwa ngoyatak ole much kochute kiagik anan ko tukuk alak ibo kwome tukuk en imbarenyin amu maloo barbaret ak imbarenyin.

Boishoni ko temishet nebo marakonik ngwek ak logoek. Kararan kot mising temishoni amun, ye imuch kochobok komuche konyor kelchin en marakwek ye kagoyomyo ak kobir ak koalda. Nyoru kora kelchin nebo ngwek en mbarenyin ak logoek che kigomin koron koechegitun agonyor logoechuton koiiyo logoek alak che echen. Agere kora en ireyuno tuguk che kiguren robwonik.

Tukuk chebo kamanut en yu, ko ngalek che kaboisien indoisiek che kororonen, komin mauwek chebo baketisiek ii ak chebo ndoisiek ii ak konde koiwek chotok che kor koyoe koret kokasraranit kot mising ye kere piik mauwek chebo ainaina ak koiwek kora choto che kororon.

Ichej ko amitwogik che kororon ch eimuch kechob ketone cabbage ak keton carrot. Yeityo kewai biasinik ok indisinik. Kor kemoche kinde maa kindo mwaita ye ityo kekarangan indisiot ak biasiat. Yon tom koruryo keteshi cabbage ak carrot ak king'olng'ol ak ketuch tor koruryo. Inyoru koanyiny nyaa amitwogichuton agotinye komonutiet neo en borto amitwogichuto ago chobokse en chokchinet nemi barak.

Yu koboru mbaret ne kaisuu mising kotiyen ge ropta ne mara koron mising. Konyor emet anan ko ng'ung'nyat nemoche koteeter kosuu yoton ak kotil ng'wonydet koyob oeng'u. Ago makaran nito amun kigikerenge en area chebo Nakuru chekibwotyin kole imuch tun kopcheak ngwonyndonito ko part of Riftvalley ole kigapyechtage en ireyuto.

Ireyu agere sokiot ab indisiot nekogonu, agagere barchingei kipnyelegut ak chebutiet kuam indisiondonitok. Nigor katuiyo kipnyelegut ak chebutiet komuch koutkei eng missing akomuch koumisangei chuton tugul kibagenge.